Boisiet ab soet eng ngalek ab somanet koba kamanut missing ako kikotaret eeh komosweek che chaang ii anan sugulisheek che chaang ii anan ko ole kinetisien eng komosweek che chaang eng emani ole taretii boisiet ab soet ngalek ab somanet ko netai ko ni soet ii en at kaan tugul kongeen kele boisien baraindaa ne mingiin missing koyaakta anan konyoor chitoo baruet ii en at Kai tugul kobaa kamanuut missing soet ii amuun ii biik che netishe eng sugul ii komakyigei soet ii sikongeet iin .